Niĩ nondarĩrĩe nĩkĩĩ kĩrathiĩ nambere haha nĩtondũ ndĩrona mbica ĩno hena, mbũri, nĩcio tũrona mbũri ici ciĩkĩrĩtwo handũ turera-inĩ kana, handũ kĩrori-inĩ, mbũri ici nĩikorwo ciratwarwo gĩthĩnjĩro kana noikorwo nĩkwendio ciendio, na noikorwo cirarutwo handũ haha cigatwarwo, harĩa hangĩ, ũkorwo ciatwarwo cigathecwo, kana cigekwo maũndũ mangĩ marĩa, mbũri kana marĩa mahiũ mekagwo, nĩgetha makarora ũgima, wa mwĩrĩ wa mahiũ macio. Koguo haha mbica-inĩ ĩno noũkore mwene mbũri ici araciĩtwara gĩthĩnjĩro akorwo nĩ kwendia endia, cikuagwo na turera tondũ cikoragwo irĩ nyingĩ cigatwaro cigathiĩ cigathĩnjwo, na mwene agakorwo nĩona mbeca kana nĩakorwo nĩona ũboco wake o mũthenya o mũthenya, noũkore gatagatĩ wa mbũri ciake, ici nĩ, nĩ nuthu yacio, na koguo ũrĩmi ũkoragwo wĩ mwega mũno, na ũteithagĩrĩria mũno harĩ rũrĩrĩ rwitũ.